Eeh kabwatutiet neatunye konamge ak boriosiek chekinam ibinda nenaat ko GEN-Z',ko ee GEN-Z' elen olekingende achek tugul koneranik chetokomengechen che tomoot miten kenyisiekwak tiptem ii akoi sosom ak aeng, ee GEN-Z' ichuton koo icheket kotokomengech ako chechang icheket kotokomii sikuliseik chepo parak ,icheket kora ko mojamoja kokikokeso ko alak komoo, GEN-Z' ichuton koo tindoo movement ne en kenyikonye kokimuch kosimchi serikali matkipitisan bill nepo finance bill ko kimuch icheket kipaa mandamano en emoni akomuch koit eeh parliament nepo kenya kokon kasit neo missing ko GEN-Z' ichuton icheket kotindoo umoja tindoo kipakenge amun king'et kotuiyo met icheket ii akoesio akomuch kosimchi serikali mat kepitisan bilit nepo finance bill.

Eeh chang boisiosiek missing chekeboisien siet ii, siet en atkai tugul ko chang oratinwek chetam kemokyingee siet oret netaa anan netaa eeh sikemokyige siet ko olon chope chito kibandet kingen tugul kele ee siet koterter nebo chitugul en olekiyaita kamuktaindet, ko olon kimokyingee kocham keibe siok tuugul taman sikonaini serikali. nebo aeng sikemokyinge siet ko kora olon chope chito passport komokyinge siet, kora ko olon komoe chito koya account nebo benki imuch ko nebo Equity, imuch ko nebo KCB anan ko alak tugul komokyingee chito siet ko sianitoni komakerge terter kora yomoe chito sikoyat oot simoit kokonor kopokomonut missing amun terter siok ii komuche koip chito koik security nenyinet koik kibulinyin kobokomonut missing siet amun terter en chitugul.

Betusiek che arutenjini arairaiab beek ii anan ii eeh ainet ii anan bariit ne wooh ko betusiek en olaan amii rusaa, olaan mii chii tugul rusaa komuchei kotembean ii imuche kwaah arairaitaa nebo Victoria mitten kora arairaitaab Indian ocean ii, miten nebo lake bogoria ,mitten nebo lake Nakuru kobaa kamanut missing amuun initembean ii araraiweet chutoon ii imuchii iniitu beek akoot kobateen me ire en nebo bogoria amuun chumukandos beek nebo mombasa ko anyiin missing eng betusiek ab rusaa ko ham kobendii biik ole wooh ii sikomuuch ichegeet eeh kobaibituun alaak Konam kimituu familia che chaang sikomuuch koboebdnjin kei missing kobaa kamanut any nitoon.

Chito nikiprime minista en emet Nebo Kenya ko kinegosirto president Jomo Kenyatta inendet ko first prime minister Nebo Kenya ako Nebo aeng en Kenya ko miten prime minister aeng chekikelewen en Kenya netai ko ki Jomo Kenyatta nekinam en Nitin sigisti tirii akorub Raila Odinga nekimuch kegoi en two thousand and seve ,two thousand and eight olekikabit kobirgei bik en ngalek ab leshen ak ngalek ab biret ab kura kikosirto president initon anan the first prime minister Nebo Kenya kibo kamanut mising amun kikandoenatet netai kobaten en betushek chekikanyor kotawal gei bik ab Kenya kobun kandoinatet Nebo bik chelelach kokibo kamanut niton .